Eh, magi egik mane aneno. Gin gik machon mag Jomo Kenyatta owuon, kaka otanda mare mar wuotho, kod buge, pichnmi mag jolueny mane oyudo thuolo e piny Kenya, oboke mag weche ma chon mane owuok e piny Kenya mane otelo ne jopiny. Oboke mag chik madongo mag piny Kenya. Tich mar oganda Masaai machon. pesa machon kod pesa mane owuok e piny Africa ma wuok chieng'. Map machon mag piny Kenya kod Africa ma wuok chieng'. Gik machon mag dhog Swahili kaka ranyisi mag dhou kod gik ma olos gi lowo. Gik ma oger gi yien mag kamba, picha b pichni mag Tom Mboya kod Dedan Kimathi. Yunifom mag jolueny mag thuolo kod gige lueny. Gige thum machon, kaka bul kod thum. Gik ma ji tiyogo e nyasi mar oganda Kikuyu. Raked mag jo koloni kod barupe.

Neno kit program ma giyudo, chiwogi eyor pogruok man tie ekind gik ma adieri kod gik ma ji loso, wuoyo eyo maler kuom timbe mabeyo kod maok beyo magineno. Puonjogi paro matut kapok gidonjo e skul. Ket thuolo ma itiyogo e neno tv mondo ibed gi gik matimore e piny adier. Kelo chenro mag somo kod maluwo tim makare, jiwo penjo kendo chiwo duoko mowinjore, keto teko eot kapok odonjo e skul, ket negi e gik maji timo e aluora to ok mana tv kende, bed gi adier kuom in iwuon mondo kik ibed gi teko marach ma joweteni kalo kelo, luoro lokruok matimore echunyi nikech gik ma tv neno, loso chenro ma pile ka pile ma iketo tv, tugo kod somo, keto tudruok motegno e kinde joodu kod yie. Ndik negi e skul

Ket gikma itiyogo e keto yugi e ot ka ot, ti kod bag mag yugi mondo iket laini e bins, pog kit yugi mopogore opogore, chok yugi mag jokon pile ka pile, chok yugi e ute ma ji odake e iye kod ute nindo, ywe piny kod kono pile pile. Rwak gloves sama itiyo gi yugi, twech bang' mag yudo yugi maber, lok bag machon mag yugi mapiyo, losgi ma itiyogo e keto yugi juma ka juma, ket yugi e bin ma oum ma oko, ket yugi maber gi lee kod koth, ket yugi e odiochienge ma ichokoe yugi, ket compost ma gik maok otigodo kanyalore, los lwedo bang' choko yugi.

Tudrwuok marach, pek mag pesa, pogo tije mag ot ma okromre, bedo gi luor kinde ma ich wang'ie kinde joot, pogrwuok e kinde jo jony e kind jonyuol, yie mopogore opogore mag dini, tio gi kong'o kata yath mamero jii, mirima ma ok ong'e, bedo gi yie, ero nyathi achiel moloyo jomoko, bedo maonge yie kata wuondrwuok, riwruok marach kata teko mar oko, kok kod yuak, tio gi thuolo marach, bedo gi ng'io kata bedo maonge gi ting', ok mio luor gik ma ng'ato oketo, bedo gi erokamano ne ng'ato kang'ato ma okowinjore, goro wach e ot, keto kata kedo gi jowete kata joweteni, tio gi mwandu mag joot marach, keto weche maling' aling'a kwom ng'ato ka ng'ato, paro ma opogore opogore kwom yiero madongo, kido marach.

Gero kuonde ma thoth ma konyo oganda e aluora duto, puonjo jotich obed jo ma ni gi osiep kendo ma ni gi lony, keto tije mag digital mondo idwok piny laini ma bor, medo seche mag tich nyaka e giko juma. Keto kuonde ma ji nyalo yude e kony ma wuotho e kuonde ma bor neno ni center nyalo chopo ne jo ,ma ni gi yawo ma del dwoko piny tich mar otas kendo iloso yore mag timo gik moko obed mayot chiwo kony e dhok ma ji tiyi go keto mesa mag rito jo ngiewo e center ka center medo ng'eyo mar oganda kuom tich ma nitie keto tich mang'eny e center achiel kaka thieth, kipande, kod licence tiyo kod teknoloji mar ng'ado bura e intanet kod luwo gim ma itimo e .Kinde ka kinde ng'ato ka ng'ato onego ng'is jo dak e wi ber mar tij lendo.

Achako gi mos ng'ato mauso gikmoko gi luor mondo alos winjruok maber. Aduoko erokamano ne rechno ka awacho gimoro kaka gineno ke gin mayom ainya. Akwayo nengo ma oknyis mor kendo aketo nengono bedo mayom. Amio nengo mapiny moloyo ma ayie chulo mana mondo achak loso. Atimo kinda mondo abed osiep. Abedo gi mor, kendo abed gi ng'iyo e kinde ma a kinde mawawuoyo. Ka nengo mar gik moko ny ni malo ainya, atimora kaka ng'at manyal wuok, ma kinde mang'eny mio ng'at mauso gik moko duoko nengo piny. Kaponi anyieo e kwan mang'eny akwayo mondo aket nengo piny ka awachoni "abiro kao mathoth ka inyalo mia nengo maber moloyo." Apimo nengo mapio gi jopur mamoko mani machiegnii mondo ane kabe anyalo yudo nengo maber moloyo. Anyiso gik matin maok oromo.